Boisioni bo tiletab makatiat Kobo kamanut eng kokwet amu iboru chomnyet ne tingekei biik, ibu biik tugul eng kokwet komengis eng chomnyet, konu kakiletabgei eng chito ne yoe ak chito ne mache koyai nenyinet eng sobenyi tugul.

Ministrit ne koipchi piikab kenya kopun che koromen ko nebo kanyoiset, komitei che koromen eng kerichek che komakotindoi kanyoik, lipanet kobun serikali, ngeringen konyoik, ngering tugukab boisiet, ngeringen kipoitinikab kanyoiset.

Boisioni ko konoretab chito, kalapi biik sisitu borto komitei sandukut akoi taban nebo kererit atyo ketepto eng ngungunyek barak, nerupei kosoman pasta bukuit ne tilil atyo kosaa, atyo kende borto konyin neimung'e, yeipata kekur choronok ak tiolinutik kondoi kondee ngungunyek atyo korup biik alak, atyo kobwa biikab kaniset kotienanu komuut kererit atyo kokol mauwek, yeipata kemut tilianutik ak choronok akoi kongw'ai keba ketigon ake sochi kou biikab kaniset.